Maũndũ ta wagi wa mbura na kĩguũ nĩ matũmaga thogora wa indo cia ũrĩmi cihaice. Ũũ nĩ atĩa? Ũrakora rĩrĩa kwĩna mbura nene mũrĩmi okorwo nĩ ahandĩte mbembe ciake kana waru ciake, tũge ahandĩte mbembe cia acre ithano kana waru acre imwe, mbura nene yaura nĩ yũkaga na kĩguũ na kĩguũ kĩu no gĩũke kĩhate kira kĩndũ kĩria mũrĩmi ahandĩte mugunda-inĩ wake. No okorwo irio icio nĩcio andũ a kawaida magutegemeaga nĩguo marĩe ĩĩ ugakora irio icio nĩciakorwo cĩagũkuo ni maaĩ na andu nĩ makorwo matirĩ na irio, na irio rĩu iria cigũkorwo citigarĩte andũ magũcigũra na mbei ya igũrũ tondu gũtirĩ na irio icio thoko-inĩ.

Mbiacara nyingĩ gũkorwo nĩ atĩ nĩcithondekete tũthandũkũ twakũmenyithia indo ciao, wega wa tũthandũkũ tũu nĩ atĩ, nĩtũkũrora, indo nĩcikũhota kũigĩka wega na citigũthũka na mũgũri no ahote kuma nacio kuma kũndũ kũmwe nginya kũngĩ indo icio cirĩ o njega, no ũru wa tũthandũkũ ningĩ nĩ atĩrĩrĩ, thimũ nĩciokire. Tũthandũkũ-inĩ tũu nĩtũgũkorwo twandĩkĩtwo kĩndũ kĩrĩa kĩ hau na indo irĩa cithondekete kĩndũ kĩu na bata wa kĩndũ kĩu. Andũ no mooe thimũ ciao, mahote kũrora thimũ-inĩ mawega ma kĩndũ kĩu, kana maũru ma kĩndũ kĩu. Wakorwo mũndũ nĩona kĩndũ kĩu nogĩgũthũkie mwĩrĩ kana kĩrehe mũrimũ ĩ, andũ nĩmekwaga gũkĩgũra. Rĩu mau nĩmo mawega na maũru ma gwĩkĩra indo tũthandũkũ-inĩ andũ a mbiacara makĩmenyithia andũ.

Ingĩkorwo nĩ ndĩragio nĩ PIN yakwa ya bengi, kĩndũ kia mbere kĩrĩa ingĩĩka nĩ okorwo ndĩ wa bengi ya KBC, bengi, kana bengi ya Equity nĩgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya bengi-inĩ ĩyo ndĩmeere rĩtwa rĩakwa, gĩbandĩ gĩakwa na bengi ĩyo ĩrĩa itaramenya PIN yao ĩrĩa ĩrathumbũra na no anga ndĩ mere ndĩrenda gũcenjia PIN ĩyo mahe PIN ingĩ ndĩmahoe majenjerie PIN ĩyo mahe PIN ĩngi manyonie urĩa ngwĩka na bũate kĩrĩa makũnjĩra njenjie PIN yakwa na ndĩgĩrĩre nĩ ndamirora atĩ nĩyo ĩyo na ndĩmĩandĩke handũ nĩguo ndikariganĩrwo.

Bata wa gũkorwo na akaunti ya bengi, gũkorwo na akaunti ya bengi kwĩna bata mũno, ũkoraga ta thaa ici tũtirĩ andũ a tene arĩa atĩ maigaga mbeca kana indo ciao thĩ wa mattress kana makenja irima makaci makaiga mbeca ciao mĩgũnda-inĩ, macienjeire marima, bengi na gũkorwo kwĩna bengi, na bengi gũkorwo nĩ ciahingũrire akaunti, nĩ gũteithĩtie andũ aingĩ maige indo ciao kũu, maige mbeca ciao kũu, na cigaikara makĩmenyaga nĩ nĩ ngitĩre wega, na rĩrĩa maracienda nomacikore kũu, tondũ gũtirĩ wĩici na nĩmaramenya ona macigĩte bengi no cirakũra na bainda.

Kũgitĩra mĩrimũ nĩ gwa bata harĩ ũgima wa mwĩrĩ wa andũ. Nĩ gũkorwo rĩrĩa mũndũ agitĩra ũgima wake wa mwĩrĩ na maũndũ ta kũrĩa wega, kũnyua maĩ, gũkoma rĩrĩa ũbataire, kũrĩa irio irĩa iramũteithia, kũmenyerera kwaga kũnyua njohi kana gũtũmĩra bangi, gwĩka mĩthako na gũkorwo mũndũ ũcio nĩ athiaga kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ kahinda gwĩ kahinda. Kũrora mwĩrĩ wake nĩ mwega, kũrora magego make nĩ mega, kũrora nĩ arakũra wega, ũraihu, gũkora ti atĩ nĩ mũnene ũrĩa gũtabatĩire nĩ gwa bata na nĩ...

Maũndũ marĩa meyumagĩrĩa ma thoko na mbei cihutagia ũũ matua ma arĩmi, ũkoraga rĩrĩa mũrĩmi nĩarenda kũgũra mbembe ciake kana mboco ciake, akauga nĩekũgũra mbembe mĩkebe ĩrĩ kana mboco mũkebe ũmwe, nĩakoragwo ekĩte mathabu make na akamenya ũũ nĩguo ndĩrathiĩ na ici nĩcio mbeca irĩa ngũthii kũhũthĩra kũgũra mbembe ici kana mboco ici. No mũrĩmi ũcio athiĩ thoko akore atĩ mbei ya mbembe nĩirongererekeire ira ũtukũ na matinerwo, nĩũkoraga nĩagĩa na ngoro nditũ, tondũ mau timo mauma mathabu make, na onakorwo no agũre nĩekũigua ahinyĩrĩrĩkĩte na ũgakora arĩmi angĩ nĩmagaga kũgũra mbembe icio kana mboco icio thaa icio makauga mambe macoke mũcii mebange nĩguo macoke. Rĩu-ĩ, maũndũ marĩa makoniĩ maũndũ ma thoko na mbei nĩma nĩma nĩmahutagia matua marĩa arĩmi mekaga.

ũndũ wa mbere, ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩka rĩrĩa ndĩrahũra rĩboti ĩkoinie indo thũku kũrĩ kambuni ya ũkuui wa mĩrigo o nĩguo ingĩka, ingĩamba thiĩ, ndĩmere rĩtwa rĩakwa, kũrĩa nyũmĩte na ndĩmere itarĩ na ngoro njũru, itekũmarĩrĩa ũru kana kũmacokeria ũru. Ndĩmere kĩndũ kĩanyu kĩrĩa ndĩragũrĩte, rĩrĩa ndĩmere, tarĩki ĩrĩa ndĩragũrĩte kĩndũ kĩrĩa ndĩragũrĩte, ũrĩa ndĩragũrire na nĩkĩ ndĩragũrire kĩndũ kĩu na ndĩramenyire atĩa kĩndũ kĩu nĩ gĩthũku njoke ndĩmere okorwo ndĩrenda manjokerie kĩndũ kĩu manjokerie na kĩndũ kĩngĩ kĩega kana tũ o kũmera nĩgũo makĩenderia andũ angĩ mamenye kĩndũ kĩu nĩ gĩthũku kana gĩtiramateithia nĩgũo mamenye ũrĩa megwĩka matigate customer ao arĩa mamagũragĩra.